Ũyũ nĩ thumu ũrĩa ũthondekagwo wa kũrĩma indo itiganĩte cia mũgũnda. Wa mbere harĩa no nginya ũhote kũgarũra thumu nĩguo ũtuĩke wa kũhĩa biũ. Nĩguo rĩrĩa ũhĩte biũ, nĩ ũteithagĩrĩria mĩmera kũũgucia naihenya. Wa kerĩ thumu nĩ wĩkĩragwo maaĩ, maaĩ nĩ mateithagia igunyũ irĩa cikoragwo thumu-inĩ gũteithia kũrĩa na gũtũma, ũtuĩke wa kũbutha naihenya na gũteithia mĩmera. Wa gatatũ nĩ gũbokera thumu ngũnia-inĩ irĩa iteithagia gũtwara mũgũnda, mũndũ akaũtwara kũrĩa arahanda mĩmera yake.

Mbeũ cia ngano nĩ ikũraga tĩri-inĩ ũrĩa wĩtagwo tĩri mũirũ, na nĩ ikũraga naihenya nĩ gũkorwo ciĩ tĩri-inĩ wĩna ũgunyu ũtarĩ na maaĩ maingĩ. Na wa kerĩ tĩri ũcio ũkorwo nĩ tĩri mũnoru na tĩĩri ũtarĩ na mĩrimũ nĩguo ndĩkathingithie ngano itũ. Wa gatatũ mbeũ cia ngano nĩ ciendete kũndũ kwĩnorugarĩ mũingĩ, nĩguo ihote, rĩrĩa ciatua gũkũra ikahota kũũma naihenya Pause.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa marigũ. Marigũ maya marĩmĩtwo mũgũnda-inĩ ũrĩmĩtwo wega. Haha mũndũ ambaga kũrĩma mũgũnda, ũkaruta ria rĩothe, ũgacoka ũgakera mĩkaro, mĩkaro ĩrĩa mũndũ acokaga gwĩkĩra thumu. Kuuma hau ũgoka na thuna cia marigũ ũkahanda na ũgacokia tĩĩri o ho. Kuuma hau marigũ maya nĩ mararĩmwo na njĩra ya maaĩ ya mĩberethi ĩrĩa ĩkoragwo ĩtũritwo tũrima tũnini mĩberethi-inĩ, nĩguo kũhotithia mĩmera ya marigũ kũnyua maaĩ o kahora kahora nginya harĩa magakũra. Na nĩ ĩteithagia marigũ kwaga kũũma tondũ nĩ marona maaĩ mũkũrĩre-inĩ wamo.

Maũndũ marĩa ndĩrona makũngenia haha nĩ ma ũrĩithia wa nyoka. Urĩithia wa nyoka nĩũkoragwo ũrĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene kũrĩ athũngũ arĩa marehaga kana ũrĩa ũrehaga ũtonga mũnene harĩ bũrũri, nĩamu nĩikoragwo ĩri kĩrorerwa mĩthemba mĩingĩ yacio. Oho nĩigethagwo thumu ũrĩa ũteithagia gũthondeka ndawa cia mathibitarĩ, ohamwe na gũthondeka ndawa iria iteithagia mũndũ gũthecwo angĩrũmwo nĩ nyoka.

Wa mbere nĩ gũthomithia andũ mohoro ma kũiga kĩgĩna kĩa mbeca mabengi-inĩ o hamwe na mbeca cia gũcĩbu mbeca ciao harĩ mabengi. Na o rĩngĩ andũ no matwarĩrwo ithomo icio icagi-inĩ o hamwe na makanitha-inĩ na mĩcemanio ya mathukuru. Nĩguo andũ mahote kũiga kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩtua gũkamateithia ũkũrũ-inĩ. Gĩthomo kĩu nĩ gĩteithagia mũno mũndũ kũhota gũbanga maũndũ make kuuma mũcara-inĩ. O hamwe ona andũ arĩa andĩke no mateithio na maheo gĩthomo, ũrĩa mangĩtĩkĩra kũrengagwo gĩcunjĩ kĩnini kĩa mũcara wao, mahote kũigithia nĩguo gĩgatuĩka gĩa kũmateithia thutha-inĩ.

Maya nĩ mathabu marĩa metereirio gũkinyanĩrio, kana igoti rĩrĩa rĩetereirwo kũrogotwo nĩguo rĩhotithie gũkinyanĩria kĩgĩna kĩa mwaka gĩa thirikari, kĩrĩa ĩgayagĩra o kũndũ kũndũ na mathabu macio makonanio o kĩndũ gĩkaheo mũigana wakĩo wa mbeca kũringana na ũhoti ũrĩa gĩgũkorwo gĩkũhota gũtũmĩra o mwaka- inĩ ũmwe wa thirikari.

Gaka nĩ karatathi ga gũkua mĩrigo ĩgũrĩtwo thĩiniĩ wa nduka ya nNaivas. Karatathi gaka kaingĩ gakuaga mĩrigo ĩrĩa mũndũ agũrĩte agabakĩrwo ho. Nĩgateithagia mũno tondũ nĩkahithaga indo iria mũndũ agũrĩte, o hamwe nĩkonanagia motungati marĩa mũndũ ahetwo nĩ nduka ĩno.